Ore esidano tenioshoki TV ino esimiti naa keeku naa mesioki enaduo TV ainyiala amu keeku migusa naai nkera amu tenaa emisa naai etii ashu enoshi naiteleikini kabaat niidim naai aigusa neosh enkop ninyiala, neeku inipik naai esimiti naa keeku kiti naa ina kinyialata meteleku akeeku enoshi kata aa eketanang'aki amu ina kata naa eeku inyiala TV kake safe naa ake ninye enoshi kata naa etii esimiti alang'u enetii naai kabaat arashu emisa.

Ore enkitobirata e sha na ninye nayawa esiaii enaapa palai naji ene nhif na ore ore sha enabenkitashikino oltungani tesipitali neaku enilo nai sipitali na inardasai intumia e sha neaku ninye na esiai e sha pelakieki nai esiai esipitali.